Somanoshek chemi eng sukulitap Kabarak kochang kot mising. Netai ko sukulini kotinye anan komite somanetap ng'atutik. sukulitap kabarak ko akenge eng sukulishek chekonu kanetishetap ng'atutik eng emetap Kenya ako notok neiyanat mising. Nepo oeng ko somanetap kwek chito mwalimo. Sukulitap Kabarak kokeny kokonu kanetishetap ualimu. Nepo somok ko kosishek alak chechang cheu ng'alekap kerichek, ng'alekap ufundi, ng'alekap somanetap chepkondok ak somanetap mung'aret anan ko kosoman chito konai akopo ng'alekap mung'aret mising.

Chang kot mising' kaimutik cheimirmiri kanametap baetap injirenik. Netai ko baetap injirenik komeche chepkondok chechang' chekitoune. Kotom konam chito kobai injirenik konyolu kotindoi inendet chepkondok chechang' cheale tuguk chekiboishe anan cheinome boishet kou paletap olekiboe samakinichoto ak chepkondok chelipone kiboitinik cheyoe boishonoto. Nepo oeng komeche kepal keringonichu eng' olemite beek chetililen amu baetap samakinik komeche beek chetililen ako beek chemapeku sikobit koro kole kanyor samakinichoto beek chetililen ako beek chemabeku sikobit kosulda.

Ng'atutikap kipakenge eng' temikap injirenik ko twoe mising' anan kere kole kapit beit akenge eng' alyetap samakinik. Ng'atutichu kokochin biik chealdoi injirenik koker kole kaalda samakinik anan injirenik eng beit nekergei ako koker kole mamite chemung'arayat nialdoe injirenichu beit nemi barak kosir chemung'arainik alak sikobit koker kole kakyaldae injirenichu beit nekergei ako beit neimuch konyorune alindet komasta aketugul sikobit koro kole katestai temishonipo injirenik kotestai eng oret nekararan akopit kipakenge eng' temiktugul chepo injirenik eng kimasta nekiboe injirenichu.

Mite tuguk chemakat iker ile kesuldae kotomo iterem beekap injirenik. netai, ko makat iker ile olikende anan oliiboe injirenichoto ko kimasta nemie nemakoinyor injirenichoto kaimset aketugul nebunu biik anan ko tiong'ik alaketugul cheimuchi kokochi injirenik mat koiyo akoechekitu eng oret nekararan. Nepo oeng ko makat iker ile oleindei injirenichoto anan oleiteremchini beekap injirenik ko olemaimuch kopa beek anan olemaimuch komaran yokarobon asikobit kong'et beek kobukto anan koip injirenichoto eng olotoklo iteremchini beekap injirenik.

Tuguk cheisibi asiker ile kecheru injirenik chechang eng oineng'ung ko netai ko iker ile injirenichoto komi olekararan, olenyoru kalyet, oleboiboen icheket ak olenyoru amitwokik cheytomegei asikobit koiyo icheket eng oret nekararan akoechekitu kora eng oret nekararan. Injirenik kochome mising olemomite koimset ako meche icheget konyor amitwokik atkan tugul yeityo kora ko olemaimuch konyor kaimset aketugul nebunu biik anan ko tiong'ik cheu ndarok anan ko taritik choechen choibe injirenik.

Oleotildoi toretet ab SHA ko mite biik chekikwai en kila kokwet asikobit koger icheget kole kaimuch kosirgee bikab kokwonoton, akorigistan gee icheget en programinitok nebo sergali netokyingen koger kole koibji biik konyoiset en oret neny'umny'um i ago kora ko koityi biik tugul en uitugul olemiten icheget chekikesir kasi ak chemotinye kasi komuche konyor konyoiset en kergeindo, ngunon asiregei kosiron biik chekisir sergali asikobit korijistan biik en programinitok.

Asirat anendet eng SHA kobate kong'ete kokasirgei eng programinitok po serikali netokchingei kole kanyor biik tugul kanyoiset nekergei eng olyet nemi ng'uny, kergei itinye boishet anan ko metinye inyoru kanyoiset eng ui tugul oleimite inyendet ko kong'ete kokasirgei kotomo amien nguno ko mongen ale yoitoi ano boishet programinitok. Eng kerenyu kosubkei ak baornatoshekap biik ko atinye kamang'unet ale yoe komie programinitok kosubkei ak amu chang biik chemwoe kole kinyor kanyoiset eng oret nenyumnyum.

Amitwokik cheangen chepo kutuswek cheterter chepo emetap Kenya ko akenge ko ngetoune lemek kochome icheket kimyet kot mising. Mwaat kele ngopek betut amaam lemindet kimiet ko tos komien akot inendet amu kikonaita kot mising kwome kimyet. Nepo oeng, ngepe olinpo kap chaluo, kochome icheket samakiat mising amu rikchin icheket olekikese samakinik. Ngebwa olep kalenjin ko chego amu biikap kalenjin ko kabatik anan temikap kiakik chepo chego.

Kingowe alany tulwet nepo Nandi rock yekingepe ak choronokchuk ko baornatenyu kou ni; Kingait barak nepo koita notok neo nekikure Nandi rock ko kingous koristo atobot kot mising ngot koyach anam chorwenyu nekikitetegei tuwai amu kingous koristo atobot kot mising akabwat ale kitos kowirta koristo abutchi ng'uny, notok kit ne kiatobote kot mising kingalany tulwonotok po Nandi rock.

Korik che iyanatin eng' konoret ap chepkondok eng' Kenya ko karik che u Equity ak KCB. Chu ko karik che iyanatin kot missing' che kikoyan piik eng' konoret ap chepkondok. Yekokonor chito chepkondok eng' karichu kokere inendet anan ko kasegei kot missing' inendet amu iyani kole mi chepkondokchik ole kararan ole maimuch konyor kewelut age tugul.

Nairobi ko taonit ne oo missing' eng' emet ap Kenya. Nitok ko taonit nemitei ofisishek che echen missing' chepo serikali ako mi kora ofisishek che iwakilishani ematunwek anan ko tuguk che yae Kenya eng' ematinwek chepo sang'. Ko Nairobi kora ko mitei koriik chepo tuguk che u kot ne king'ate ng'atutik ak kariik alak che echen che kwerie poishonik ap serikali eng' emet ap Kenya. Nairobi ko baat kora amun mitei tuguk che chang' kou kiwanchok chepo ndegeishek che echen, mitei kiwanchoshek che echen.

Chemungarainik chemiten taonisiek cheechen ko kigoib kokwautik koker kole konget koristo kotilil ak maat konde kii agetugul neimuch kogochi koristo matgotililit amun kingen agek tugul kele koristo nemie Kobokomanut missing' en sobet ab kimugul met yeyut biik koristo nematilil koimuch komiosi icheget kunan Kobokomanut missing keger kele katilil koristo sait agetugul ago boisionik chegiyoe komamagat kogachi koristo kosamisit